Abwoti agobo minset ab unganuk choton chekiboisie kechopen maandazi anan ko chapo en hoteli nebo baking kou kekishek ak magatinik ak kora abwoti agobo farming nebo nganuk chutet en Narok ngamun sanasana ko tuguuk chutet kegeere en yon ing'eten chito Nairobi iwendi Bomet igere komin Masaaek tuguchutet, nganuk chutet en yukinye. Lakini ot nguni komakochang ngamun nguni ko kogoba biik komin bandek en oldo age ak komin nganuk en olldo age.

Netai ichope mbareng'ung iteme ak igere ile momiten chemasai age tugul yani tilil mbaret, nebo oeng iwe ibe ial mbolea anan ko phosphate ak ial kora seedlings chebo ng'endekchotet che kororon che motinye pests ak diseases chechobotin ago chotet che kisatifaen sinyoimin. Yan karial inyon ngunon inyoikerer mbaret notet neng'ung'et anan ot ibalate keringonik iboishen mogombet anan iboishen mogombet ab eik yon kaikerer inde phosphate ichotet ak iminate ng'endek ak ketup yon ko ketup ko after kokorut ibit koroong mara chebo isirek, chebo korsito, chepo diseases alak tugul ak pests simaimuch kowechowech. Ak kora konyolu irip rip ak isemberchini sibar chemasaishek ngamun mara ot chemasai komuche korek tiong'ik anan ko diseases agot kora. So konyolu keripripe ak ksemberjin ak irip kora en toritik simaam yon kogoseng'eng agot yon kogosich ng'endek chotet che togomengechen iripe asimaam toritik ngamun sanasana kochon togomengechen koroisi komut toritik agot ingokaik.

Tuyosiek chechang chekororon koibu tilyandit noton ne karan biik chechang che kigoyai tuiyosiekkwak kogoronegitu ko bi che dikoseni mara komitenn diispute alak chetinye biik kodiskoseni ak komwochige solution ak kogochi icheget warning konai kole tuguk cheu chu komonyolu kobitu en tuiyosiek chotet chechwaget ak tuiyosiek alak kora ko kigosir instructions anan rules chebo tuiyet kobor kole ne tuguk chenyolu iyai ak ne tuguk che monyolu iyai. SO yan keyai tuguk chotet che kikile monyolu iyai ko muche kegonin punishment anan ot kisten en tuiyonotet ak kora tuiyosiek chechang che ogere ko koron ko mara yon itinye tuiyet chito konyolu mara ot ichob chaik sokatenge ak obire story ko yon obire story ak kigotenge chaik chutet keng'ollole koyotet ko yenyone tilyandit noto nekaran ak kochomyo biik ngamun ingeng'olole kou notet kegeere ken ak kenoe chitugul ak kesomoni chitugul ole iburto kegere tabiosiek chebo chito ak kora ele ng'ololdo chito kotoreti kora kobuilden relationships chotet che kororon.

Bo komonut boisioni mising ngamun netai ko toreti biik konyorchige income ichotet chbeoisien en betusiek che terterchin ak alak koboisien agot rabinik che nyorjinge koliponi school fees chebo lagok ak koyaen chotet chebo kila betut, kora koiuche chito isir chito anan ko biik chebo kibarua chemara motinye oleminchin ngamun en mbaronok che mengechen so koyon konyo kobutun chito chebo kibarua ko iliponchini sikomuch kora kobboisien rabinik chotet koyaen tuguk che terterchin en korikwak. Nebo somok ko yon kokebut chiak chutet ak kechob en factory koigu machanik chotet che kiboisien en korikyok kiyoen chaik ana nemonondon keboiisen kora machanichu ke export eni koba countries alak sikotoret Kenya nenyonet koearnen revenue chotet chekiboisien ot keteche sipitalisiiek sugulisiek, kechoben barabarosiek ak tuguk alak chekimokinige ko biiik chebo Kenya. So ogere kole bo maana kasinitet ngamun kigotoret biik che chang ak kotoret kora biik che terterchin ngamun ma oldo agenge ole keminen chaik kobaten oldo che tutuen ago kora komakimeni en Kenya tugul kotienge the weather conditions ak ng'ung'nyek kora.

Ichechu ko njuguk choto che kokibolu tamun sanasana kotam komiten en orit en tuugk chutet chu lelach so chuton ko njuguk ago ochome ngamun en ingemin imuche ot iyoo ak iam ago onyiny nyaa ak kotoret kora kogaji chito proteins mara koik snacks chotet che mara ot iyome chito anan iole en kandi yon kogechop kora kimuche kealda biik che kimin sikoik source of income ak kora komuche chito ak kochop kobel asibakoalda en tuget kora ak koik source of income ak kotoret biik che chang kora che mara en olenywanet kemine tuguchutet oh mara momiten kit age nekemine neimuchi ialde ak inyorchige rabinik.

Inoni ko robwoniot ne kakiyoo netai ko yan keimin agokaiger ile kogokonyo, ko ibei bolu en mbar, inyon iun en oinet anan ko en beek, ak imeken sure ile kotililekitun, iste ng'ung'unyek tugul chemiten barakyat en korotion chetindo. Ko ye keiste ng'ung'unyek ibe iyoo en soburiet ak iger imeken sure ile momiten koristo age tugul nechute soburiet notet ne iyooen. Yan kaiger imuche ikeren agot selele anan igeren sogek chebo mogobjat ak ye koinde chondon igeren soburiet age anan ko muget nebo soboriet. Sait age komuche koyo biik in a different way ne woe korong ak iyo kouyoniyoe biasinik yani indoi ot nyanyik ak inde ketunguuik ak ikelkel, ko sait age kora koimuche iwai ak iyoo kityo kowayotin kou notet sikor koik roisi ole kibong'ndosansana ko en biik mara cheyosen ko roisi..

INoni ko ripset notet nebo ngokaik, kit netai konyolu itech kabingoken ak imeken sure ile well ventilated tiny ele indechini beek , ak ol indechini amitwogik, en baibushek chutet ko che kindechin amitwogik, chu koginde ngweny ak ketilatil ko che kendechin amitwogik. Ko en kwenet yu ikere ile miten plastick notet nekindechin beek sikotoret ama bar melel. Ko yon kechopchi yotet ole menye konyolu kora komiten le chesonen si yon kogong'entyo kobure en ko, konyokochesan agot en bii yutet ak koyuu asista sikomuch konyorjige vitamin D notete ne toret komasilak ak ko toret icheget kora koik strong ago kora ko sait age kora imeken sure kole ele menye ko kokibuch mara twice a week sikokirinda diseases agot mara chetoo pile up en kot nerue ak kora konyolu, ptangasinik chotet chechwaget kiune kiisto ngamun alak komara komiondos so konomdoge. Ak kora olemenye indechi sukuma sikotoret icheket amaam siyok ago maamge kotusaik ngamun mara komokinge minerals chotet chemiten en ngwek so konyolu irib ak chon omege itilchi kutusaik.

En yu ogere ole chito nebo mbarani ko kimin tuugk che terter, kou en yu ogere ndisinik, ogere ng'endek, oger bandek, ak ogere ketik che kigimin en kwenet yu. So korong nnetai ko ngamun en our village ko kiteta igerere chito ak imin minutik che terterchin sikoron ko ndoiten miondo komityi crops chotet chekoimin. Imuche imin kou ng'endek , ko mara miondo nebo ng'endek komoaffecteni indisinik o mara nebo bandek kora komaaffecteni ng'endek. So ko en yutet ko ndoitu miondo nebo minutiet agenge ko moaffecteni minutik igo lakini kit nenyorjinige inyorjinige profits kobun minutik alak che maaffecten mianotet, ot indesiche loss en alak che kakiaffecten ko en alak chotet chemonome mianotet anan ko chemoome pests ichotet inyorchinige kelchin en chotet.

En yu ogere biik chekorutechi mara tiimindet notet ne kitem kawek ago yekan kotesetai kogere ole tesetai boisionitet ak kogere ole kiiyaita chichitet kasit mara ak koteben maswali olekiribto, ole kibutito, ole kisemberto, mara ele kinyorchina agot keswek, kobir pichait kityo nebo kabwatet si mara ko ole wendi chichitet koborchi biik kolenji kigorutechi chi anom oger ele kiyaita kasinyin nebo coffee plantation acham ak anee ago mara komoche sikoyai, so ko ki kipeni records chebo tuguk chotet ch ekigoyaat.

En kokwenyun ko kigetoi kurupit noton nebo community health nebo biik che chepyosok sanasan che bendote korik konete biik agobo ole kiboisioito netishek ak kora ko mara ropchin biik netishek. Inete biik kole yoche kekwai siratik en korikwak asimagai korek mianwogik che terterchin. Inet kora biik agobo family planning kitoret chepyosok konai ole kibongondo sigisiet nenywanet ak kora konet biik agobo tuguk chbeo hygiene kolenchi biik nyolu kebal toilet ak meken sure kele toliet inotet ko tilil simaambukisan biik uchafu chechwaget anan korek mianwogik cheterter. Ak kora konete biik kole, mara yan iwendi chito toilet konyolu ityech silibas anan ko kwosiek simesich infections alak tugul che imuche koib mianwogik en bortang'ung.

INoni ko simoit notet nebo smartphone ne kogonam koboishen bik chechang en kokwenyun, sanasana ko biik chemiten middle age, ak che kigoyosegitun ak chechang ko vijana inyoru chito kotinye nitet mara kotko maimuch koal cash ko biik alak koboisien lipa mdogo mdogo chotet chebo M-Kopa anan ko Watu Simu. Ko kitet ko kitoret biik, mara agot yon miten message nemoche iyoktechi biik chechang koimuche iboisien nitet en WhatsApp ak iyoktechi biik messages chechang, kora komara miten harambee chemoche keyai kokigotoret amun kifomeni kityok WhatsApp group ak kiyai pledges chotet che kotinye chito mising ko yonketinye simoit notet nebo smartphone so ko kigotoret biik ak korek kora biik chemiten places che terterchin koib usaidizi nenywanet en kasarta nebo harambee. Ak kora nitet ko kitoret biik, mara yon miten kit ne omoche onam kurupit nomoche onam mara ot nebo tuiyosiek omuche kora onam WhatsApp group siong'ololen ak omwae ole kiyochin tuiyet nerupe anan ot ko tuguk ab SACCO ak tuguk tugul agot chebo temik.

Ireyu komara hoteli anan ko mara ko restaurant so yutet ko ele bendi biik che chang mara yon komoche obe on a date obendi ak chito neng'ung'et ii ak ibo aal chakula anan oodaren chakula chotet chookinigei en yutet ak kityo ye karo odaren iliboni chito bills chekuket ak imete hoteli iwe ole kewendi anan ko kong'ung. Kora ko biik chechang komara yan ketinye chito harusi anan ko ketinye graduation omuche oyaen party inotet nekobo graduation anan ko nekobo harusi en hoteli yutet after kokeillipan fees chotet che ke bukenen ak iit ile biik ata chenyolu komiten sikor iliponi denishek chotet chekuket kongen agine chito nebo hoteli anan restaurant kole ko ata. So ko yutet sanasana ko ele ki boiboitenge ak obure obire story ak o refreshe some moments.

Ireyu komara family gathering yotet yemiten biik kosherekeani tilyandit noton nemye ne tinyenge icheget. Ak ni ogere ole kotokobeet so ko kalanj nebo family nekomiten chakula meset ak bichutet koboru kole bo family agenge ngamun igere ile kerge, agoen yu komiten kamenywan netinye sumek che ter chebo kalwalek ak kora igere ile miten mama yun age nebo lakwet so inoni koboru kole inoni ko ka family notet ne koome lanji ak kong'ololen mara tuguk chotet chenyolu koyai en family tuguk che tesetai en family ak ngotko komi any issue kosolven ago kora igere ile boiboi icheget ngamun as a familyv konyolu oboiboegitu ak mwoe stories ak otechi ke en ng'alek ab bandab tai.

Boisioni kobo komonut en kowket mising ngamun kigotoret biik che chang konyorchigen income chotet che boisien ago biik alak ko kigosich agot kasishek che terterjin kou ngamun enyutet igere ile won mbarani soiti, ko biik che chang ko kesire koyai kasit notet nebo kibarwa ak tor kelipan ngamun yon kosemberun chito mbareng'ung konyolu ilipan. Ko kigokochi kasishek biik chotet che mara komomiten ele nyorjin kasit anan kamomitenele nyorjin rabishek chotet che imuche itoreten familia neng'ung so ko yutet imuche inyorjige kasit en yu ak kor kelipanin. Kora kotoreti the owner of tuguchutet ngamun yon kogochobok imuche ialde kora ak inyorchige income chotet che imuche itesen stoock notet neng'ung'et iteimin che chang ak alak ko tebi koboisien koalen mbaronok, koalen alak karishek, koalen alak rorishek chotet che toreti koyaen kasinywan nebo transportation nebo tuguchutet anan ogot komara komiten tuguk che komoche kosor kou phosphate en ele kioldoen komuche ko boishen karishek chotet che kiolen kobun tuguk ye kyalda chuton.

Netai konyolu itinye muchelek chotet che mara kiole en kandin ana ko ketinye en ko ago nyolu kora itinye marakwek chotet che mara keole anan mara ketindoi. So netai kabisa konyolu kiyoo marakonik mara subuui ana ko saa nne kotko ko tuguchu kobo lanji iyoe ak imeken sure ile koruruyo kapisa kotko motinye shida age tugul ago imuche kyam. So yon kagoruryo maragonik mara olon bo saa sita inyoi chob muchelek tamun muchhelek kotuguk chemoronye koruryo kooyn kogoruryo muchelek icheng ketunguuik, nyanyik, agot dania, ak inyoiseken asibel any marakonik chutet yan karibel marakonik iger ile kende chumbik che kayam. Inde mara kotko komi royco ak iin yon kogoruryo any isorogu any muchelek ter ak ng'endek oo ng'endek konyolu iger kole tinye sutek ngamun sutek chotet che kemoche asikotangus muchelek ak kotoret kora simagetin.

En benderet nenyonet nebo Kenya ketinye ranging chote ang'wa. Rangiat netai ko ne nyalil neiboru vegetation notet nebo Kenya, amun en Kenya komiten ketik miten suswek ago tuguchutet konyolilen, so nitet koboru rangiat ne nyalil kole emenyon nebo Kenya ko nyalil kora ketinye kalit notet nebirir neboru korotik chotet che kigiitiumda en betut ne kigikolonoiseni Kenya ana ko betut notet nekimete kiplelachinik Kenya. Rangiat netui koboru the colour nebo biik chemenye en Kenya yani echek Africa ngamun echek Africans ko ki biik che tuen so ko kalait notet netui ko reppresenteni biik chotet chebo Kenya ago ki Africans kora. Ko rangiat notet ne lel ko ne representeni kalyet en emenyon bo Kenya ago kora toreti biik konai kolenyolu kemeny en kalyet betushek tugul ak en kasarta age tugul

Inoni ko notet kiit ne kigichopchi tuga sikoeen beek. So ko kiit netai konyolu igere ile baibut notet ne kiinde nenyone yuton ko baibut notet nekaran ago nebiru beek kong'eten oinet agoi yutet. So ko nitet ko toreti tuga simaba oinet mara silanga bakotyechatyech ak koyai komuregitun. Ago alak ot komuche koyai cow dung che wechowechi beek ak koyai kosomisegitun. Nyolu kora irib yutet iunchi tuga asi komaigochi mianwogik alak tugul ak korib koma contracten tuguk cheu worms anan ko tuguk cheu mara ot kerbesik anan ko tuguk che terterchin chotet che imuche koaffecten tuga. So ko en yu komara tuga kokoyobu kokaba kaeget so kogokiketu konyo koe beek ak kewekta anan ot ko alak kogakiketu nyo koe beek sikekei ak kotakobur kiten kewekta kora.

En ane ko machame kii ndamu sanasana ko peek chotet che miten ole yutet ole kalapait ko wechotin saidi komare ane ko health. Imuchu agot kopwa lagok, ng'etik anan ko tipik i, ak nyukopir pechutet ko padae konyo chito nepo family age nyu koram pechutet apakopoishen mara koyoe chaik anan kokwanye. Ko igere ile pechutet ko ma health ako tinye uchafu che imuchi kokachi piik chotet che kapaishen kianwogik cheun Cholera, Bilharzia ana akot ko Typhoid. Ako kora ko yutet, pechuton kora ko makararan tamun kakong'olng'olgei ak ng'ung'unyek i, ako ipu pechotet che itendendeni mara germs alal che kayaun olda agen che nyu koteschin pechutet si kor ko badae pechutet nyu ko iku infected ako eku kora raisi ko sich mara kamite miondo ne kospredeni tuguk cheu bilharzia anan ko Typhoid. Ko yan kaip peek alak che yapun komasta age che kakoumunat tuguk che terter ko yachekitu ako yan kakoyachekitu ingen ile chang' pik che rame. Ko yan chang' pik che rame ko mionetet ko imuchi kospredan kwa urahisi ngamun pik che ramen ko chang' ako en family age tugul ko miten pik che chang'.

Lainet notok ne talelia eng' kwenushek chotet chepo paraparoshiek kotareti konai karishek kole manyalunisir komasi anan ko manyalu manyalu isir komasi eng' denishechotet che pendi. Imuchi komitei karit ne wendi kokere right ko ake kowendi kokere left. So ko lainenotok ko kii pestos si konai karit age tugul lenit ne nyalu kopune akoi kora lenit ne nyalu kopune. So ko ya mache ko ovateken karit i, kokere ko mara mami kariit nenyone, ko ovatekeni kokrosin lainit notet ne talelion ako croseen kora lainet ne talelian kowek lenit nyi. So lainitet kotareti kopos accidents i, ak kora kopaishen piik chepo driving konete chotet ketiik ap karishek koarorchin kolen nyalu ipune lenit ni ako nop konyalu kopune lenit nin. so kor kakinyorun ipune lenit ne maneng'ung' keipun hatua chotet che koromen akopa poishetap paraparoshek.

Sipitalisiek kokorik chotet che nyolu kerib ndamun yutet ko ye kitoreten biik che kotinye issues en borwekwak sikinya. So netai koyon kagoyait sipitali anan ko kagobalabalak ng'weny ko yoche keyochi renovation amun yon tilil sipitali koboru kole services chotet che kigoito ko kororon kora. Kora konyolu koyum siratik mara chemiten pii yon asikebel ndamun mara agot koregu mianwogik alak, mara komioni chito konyokolakta kit nekotinye konyokonam ingo, so ko minawogik ko spreadeni kou non. Kora ko daktari ko kigikosich tuguk cheu gloves ak maskiishek ak apronisiiek chotete che ripe icheget ago tere icheget komaib mianwogik che mara kotinye mianindet, kou mara TB komonyolu ko yoshi ge. Ko sikere kigikochi maskishek cheriben borwekwak ak ichek tagitariek .

En taonisgek che chang' i, kole sikulishek che chang' che mitei chotet eng taonishek ko sukilishek chotet chepo private ako sirkali ko matononchin sukilishek chotet chepo private. So akere ane ko ui koip somanet notet nepo sokat ndamun mara piik alak ko mamuchi ko al laptop i, mara chito age ko ale ko earnani salary chotet che muchi kityo kolipanchine lakwenyi school fees ako kora on the other side i , komuchi sirkali kokon somanet notet nepo sokat, ndamun eng' sukulishek che chang' en taon ko pa piik che makarek ako piil che yae kasishek. So ko eng' families komuchi ko alchi lagokwak laptop chotet che paishe ako che imuchi kotaret kotese somanet notet nepo sokat.

Boisionitet, ko boisiet notet nebo ribet nebo nego, konyolu iitinye nego choton female ak male ndamun sikesich offsprings konyolu koiten male ak female . So kora konyolu iteki kot nemenye, malazima kele ketech kot notet nebo bokoinin anan ko nee? imuch kiittyo ichob, yani iger kityo kole mamanda, ago kerestrainen kobur en oldo agenge tugul, ago nyolu kora kinde rogook tamun rogook kotoreti mara yon imoche ibeiratate en ole ageten koigu rohisi irat ak koik kora rohiisi ole iriptoi anan ole icontrolendoi. So ko ripsenywan kora ko igere yon kabit kosich manyoek che chang konyolu itilchi ngamun nitet kobose parasites chotet che kotoaffecteni anan che koto iregu mianwogik nyolu kora kiigor ak keger kele ole miten ko ko kirib komie ak kibuki si ko karanit anan komotwonit ngamun ole kotwonit komo rue lakini konyokoyumchinge oldo agenge.